Pur mimedo oboke kod gik kute elowo ber nimar oboke gi kute ko ka omede lowo, giketo chiemo kata ndandhu e puodho mosmos, to to ma mio mio cham dongo maber kendo maonge mbala mor moramora.

Gimomio kote machon ipidho kuonde ongoro ongoro maotuo, en nikech kotegi nyalo nyalo nyagore gi oro, kendo gidwaro mwandu matin mar pidho gi.